Nĩ haronekana harĩ na mũndũ ũrahũra bathi, na arahũthĩra bathi ici ciũkĩte cia kĩrĩu cihũthagĩra hinya wa thitima, na nĩ cirateithia mũno harĩ gũcenjia ũrĩa tũratũrahũthagĩra bathi cia tene cia makara, nĩ tondũ cia tene nĩ ciratũmaga rĩera rĩthũke kũgerera gũtinia mĩtĩ, nĩgetha makara macinwo, ona kũruta ndogo, no rĩu bathi ici nĩ citeithĩtie mũno harĩ kũnyihia, harĩ kũnyihia ũndũ ũcio wa gũtũma rĩera rĩthũke, na nĩ cirakorwo cirĩ cia naihenya , na nĩ cirateithia nginya kũhũra nguo na njĩra tofauti , ũkorwo hena nguo cia cia mĩkũnjo, okorwo hena nguo cia cithondeketwo na na indo tofauti , koguo nĩ cirateithia mũno.

Aya nĩ andũ mũbanĩte mũcemanioĩnĩ na nĩ haronekana marĩ na ĩtĩ theru ciarĩtwe tũtambaya twerũ, na kwoguo nĩtarĩ mũcemanio mũnene wa ũhiki kana hihi nĩtarĩ graduation kwoguo andũ aya mũkĩte gũkenerera maũmĩrĩra mega ma andũ arĩa mara graduate na nĩmakenete mũno, kwoguo ĩno nĩ ũhoro ũmwe ũkoragwo wĩ wa bata mũno harĩ gĩthomo kĩa mũndũ rĩrĩa mũndũ arĩkia thukuru.

Nĩgetha mũndũ ahote gũtuma, nĩarabatara gũkorwo athiĩte ageka kothi kana ena ũmenyo wa kũhũthĩra cerehani kana macini ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũtuma, ona ũhoro wa gũthima nguo wega nĩgetha agathima mũndũ nguo ĩrĩa ĩmwagĩrĩire na ĩrĩa ĩkũmũigana, ona ningĩ ũhoro wa kũhũthĩra uthi na kũhũthĩra matirio iria ciagĩrĩire nĩgetha akorwo agĩtuma nguo icio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ndĩrona ũyũ tarĩ mũkawa wa andũ , na nĩ haronekana nĩ harĩ na mũndũ ũranengereria mũndũ ũrĩa ũngĩ gĩkombe, hihi nĩta iria, kana cai , kana rĩngĩ thubu, no nĩ haronekana nĩ hoteri, ya gĩtene cia ciĩtagwo na njĩra ĩngĩ kibanda , na nĩ, maũndũ makoretwo magĩteithĩrĩria andũ arĩa mendaga kũrĩa bara-inĩ, kana arĩa maruta mawĩra handũ , ũgakora handũ ha kũiga mũkawa mũnene na wĩra ũcio ũgũcoka , rĩngĩ ti wĩra ũngĩtũra nĩ tondũ wa harĩa ũraruta, ũgakora andũ aya nĩ maigaga tũnyũmba tũnini na nĩtwo twĩtagwo vibanda , na rĩu haha nĩ mũndũ ũrendia na nĩ aronekana akĩenderia mũndũ ũngĩ nĩkĩo aramũnengereria gĩkombe.

Wĩra wa ũbundi nĩ ũrabatara ũmenyo wa mwanya wa gũkorwo mũndũ akĩhota gũthima mbaũ iria arathima. Ona ningĩ wa kũhota mũndũ gũkorwo akĩhũrĩrĩra mĩcumarĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ona kũhota kunyitithania mbaũ icio. Ningĩ nĩũrabatara ũkorwo mũndũ ena ũhoti wagwĩciria, nĩgetha akamenya mĩthemba ngũrani ya ũrĩa angĩthondeka indo ici, nĩgetha cituĩke cia gũkenia andũ arĩa mangĩcigũra.

Ũyũ nĩ mũtambo mwerũ wa marĩhi wa kĩrĩũ, ũretwo paypal ũrĩa ũhotithagia andũ arĩa marutaga mawĩra na kuma mabũrũri matiganĩte na makahũthĩra intaneti gũkorwo makĩhota kwamũkĩra marĩhi ma mbeca iria mararĩhwo. Na nĩ mũtambo wa bata mũno tondũ nĩ ũhotithagia nginya andũ gũcenjania mbeca, okorwo andũ mena mbeca ciake, akorwo hena mũndũ ena mbeca cia bũrũri ũngĩ, mbeca no cicenjanio na ihenya mũtambo-inĩ ũyũ na cikaigwo nginya thimũ-inĩ kũringana na ũrĩa mũndũ angĩenda.

Nĩgetha mũndũ ahote gũkorwo agĩaka, nĩ haroneka nĩ bundi ũrathondeka nyũmba, nĩ abatie gũkorwo arĩ na ũmenyo, wa kũhota kũhũthĩra rangi, gũtukania, thimiti, mũthanga, na kagoto ona kũhota gwaka na mahiga, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kũnyitithania dirica ũcio nĩ ũgĩĩ ũmwe wa moko ũbundithagĩo thĩiniĩ wa cukuru iria ciatagwo cia vocational College na nĩ ũhoro ũteithagia mũno andũ gũkorwo makĩona, ũboco wao wa omũthenya.

Intaneti nĩ ĩteithĩtie kũrehe ũtungata wa ngari na njĩra hũthũ, ũgwo mũndũ ũngĩbatara, no kũingĩra itaneti-inĩ ũgacaria andũ arĩa matungataga ngari , ũgacoka ũkarora ũrĩa andũ arĩa matungatitwo ũrĩa marauga tondũ ũhoro ũcio wothe nĩ wonekanaga intaneti-inĩ , kũgwo thikũ ici nĩ ũhũthũ mũno mũndũ gũkorwo akĩgwatĩra kana gũkorwo akĩmenya andũ arĩa mangĩmũteithia gũtungata ngari yake, na njĩra njega njĩra ya kwĩhokeka na kũhũthĩra njĩra ya intaneti.

Mũndũ ũyũ anyitĩte rũgĩo na hena gĩciko , nĩta athiĩ kũruga matumbĩ kana hihi mĩkorogo, nĩ tondũ nĩ haronekana rũgĩo rũrũ nĩ rwa kũruga mĩkorogo kũruga matumbĩ , ona kũruga cabaci rĩngĩ ũgwo ũgwo, rĩu kogwo ũndũ ũyũ rĩngĩ nĩ rũcinĩ, hihi nĩ mwanake hwai-inĩ akaruga ngima arabu akaruga matumbĩ nayo.

Nĩ kũrĩ na mĩrĩre ngũrani a ĩrĩa ĩthũkagia ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ, okorwo nĩ indo icio ciũkĩte ta cina magũta maingĩ, chips, kana hihi indo iria cihana ũguo cia mũthemba ũcio, na indo cina cukari mũingĩ, indo ici nĩ cirĩ ngumo na nĩ cirĩ igweta wagũthũkia ũgima wa, ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ, na koguo nĩ habatiĩ mũno gũkorwo mũndũ akĩhũga harĩ irio ici, o ũndũ ũmwe nĩ harĩ indo cirĩ na ngumo ya kũrehe mĩrimũ wa cancer, ũrĩa ũĩkaine mũno, tondũ, nĩ ũrĩa ũgĩte igweta inene mũno matuku-inĩ maya, koguo mĩrĩre nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ gũtigĩrĩra ũgima mwega wa mũndũ nĩ wa rorwo, na nĩ waikara ũrĩ mwega, koguo bata nĩgũtigĩrĩra mũndũ nĩ eyamũrania na indo icio.

Honge cia intaneti nĩ cihotaga kũheana wĩra mwega na njĩra ya gũtigĩrĩra wa mbere, nĩ ciahotithia andũ gũkorwo makĩhota kwamũkĩra njĩra video video, mũndũ akaambia kwĩyoya mbica akĩaragia akĩtaragĩria gĩthomo kĩu ũrĩa kĩhana, akĩonanagia na mĩhiano, kũgwo ĩyo nĩ nĩ njĩra ĩmwe ya na ũndũ ũmwe nĩ makoragwo mena maratathi mũndũ angĩhota kũmamũkĩra thimũ-inĩ yake, o ũndũ ũmwe nenda ici nĩ cihotithagia mũndũ gũkorwo akĩhota kwamũkĩra indo iria cia , citamũkĩrĩtwo nĩ andũ arĩa matara hũthĩra mũtambo ũcio gũkorwo magĩthoma, kũgwo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno na nĩ kĩndũ kĩa goro mũno mũndũ gũkorwo agĩtigĩrĩra atĩ nĩ athoma na intaneti, kana nĩ mararuta wĩra mwega mũno.

Kũgũrũ gwa baithikiri ĩno nĩgũthondekwo kũrathondekwo, na mũndũ ũrĩa ũramĩthondeka aramĩthondekera nyũmba, tondũ nĩ haronekana hena gabeceni ga gũikia takataka, nĩ haronekana harĩ na iratũ, na kogwo aramĩthondekera nyũmba, ningĩ nĩ arahũthĩra thubana a kũrũmia, kũrũmia kũgũrũ kũu nĩgetha kũnyite wega, nĩgetha ndagakĩgwe agĩthiĩ na akĩmĩhũthĩra.

Nĩ haronekana harĩ na ciana cia cukuru , ciana ici nĩ ciũkĩte gũtaha maaĩ, nĩ cirataha maaĩ rũĩ, cirataha na indo iria cigũkuĩte nacio irio, tondũ nĩ harĩ na gacuba ga gũkua cai, ona gabakũri karĩa gagũkuĩte irio , kũgwo ũhoro ũyũ nĩ mwega harĩ ũgima wa mwĩrĩ wa ciana ici , no rĩngĩ nĩ tondũ wa kwaga, wa kwaga maaĩ mega na matheru nĩkĩo cirekora cikĩnyua maaĩ ũũ ,nĩ tarĩ kuma marauma cukuru kũgwo makagerera rũĩ manyotiĩ nĩgwo makĩyue maaĩ.

Nĩ ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndĩhĩte thitima ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩgetha ndĩgahobanĩrio nĩ nduma, nduma ti njega mũno niĩ ndiendete nduma, kuogwo hingo ciothe nĩ ndigagĩrĩra nĩdarĩha thitima ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, o ũndũ ũmwe nĩ ngoragwo ndĩna tũ candle nyũmba na nĩndĩ tawa wa maguta, kũgwo rĩra thitima cingĩũra nĩngoragwo ndĩbangĩte nĩgetha ciora ndĩgathĩnĩke mũno no ngorwo ndĩharĩrĩirie, ona nĩndĩ nginya tawa ũngĩ ũhũthagĩra thitima wa gwĩkĩrwo mwaki wa thitima ũhũthagĩra betiri, kũgwo nĩngoragwo ndĩharĩrĩirie mũno tondũ niĩ ndirĩ mũndũ wa kwenda nduma.

Rĩrĩa nguona bathi cicoretwo ũũ, nĩ ndirikanaga bathi imwe cia Super Metro, iria ciĩrĩga kũgũithia mũndũ agwĩtwarithio aregete kũrĩha tigiti, agĩte mbeca cia kũrĩha tigiti, cikimũgũithia cikĩmũtiga arĩ bara akĩgũa ũru nginya agĩkua, koguo niĩ ndiendete bathi ici cicoretwo ũũ , na maita maingĩ cikoragwo mwena wa nairobi, ona nĩ haronekana hau nĩhandĩkĩtwo Nairobi city centre, koguo niĩ ndiendete bathi iria cikoragwo cihakĩtwo, tondũ nginya cikoragwo cirĩ na inegene, nginya mũndũ ndahotaga kũigwa nginya ũrĩa arerwo, kana nginya mũtingĩhota kwaria wega, niĩ ndiciendete mũno, koguo ndingĩ, ndiendete kũhaica ici.

Ihiga rĩrĩ rĩa Kit Mikayi nĩ rĩgucagĩrĩria agendi kuma bũrũri-inĩ ũyũ witũ, ona rĩngĩ kuma bũrũri, wa mabũrũri mangĩ gũka kwĩrorera ihiga rĩrĩa rĩrarĩra, koguo nĩ rĩa bata mũno harĩ kũgucĩrĩria agendi na nĩ rĩteithagia nginya andũ arĩa marigicĩirie itũra rĩu gũkorwo makĩona mbeca iria irehagwo nĩ agendi na njĩra citiganĩte, a njĩra imwe nĩgũtigĩrĩra atĩ andũ arĩa mokaga, nĩ mokaga kũu makarĩa, makanyua, makahe andũ amwe gwa gũkoma, ona kwĩrorera maũndũ mangĩ, koguo andũ arĩa makoragwo marĩ thĩiniĩ wa itũra rĩu, nĩ magunĩkaga mũno nĩ tondũ wa ihiga rĩu harĩ kuona irio ciao cia o mũthenya, ona gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahotaga gũkorwo magĩteithĩka na njĩra ingĩ cia kĩrĩu, cia cia ũthii wa na mbere.

Ũyũ nĩ mũndũ ũrabanga mahũthĩro make ma mbeca, nĩ aronekana nĩ andĩkĩte indo iria arabatara kũgũra na thogora wacio, na kogwo nĩta nĩta ici nĩ indo cia kũruga, nĩtarĩ iruga rĩngĩ marĩ narĩo, na kogwo nĩ gũbanga marabanga mbeca iria megũbatara nĩgwo mahote gũkorwo magĩtigĩrĩra atĩ iruga rĩao nĩ rĩa korwo rĩ rĩega rĩrĩ iganu na rĩa gũkinyanĩra, na nĩkĩo ũrona mandĩkĩte mbeca iria cirabatarania, na mwena ũyũ ũngĩ makandĩka iria iria hihi matigĩtie kana iria rĩngĩ marĩ nacio , na nĩkĩo ũyũ nĩ ũndũ wa bata mũno.